Ũkĩhũthĩra tũtege tũrĩa twa kũrora ũrĩithia waku ũrĩa ũrathiĩ nambere, nĩ wega tondũ nĩũrehaga moguni maingĩ, ta nĩũmenyaga ũrithia waku kana nĩũragũmĩrwo kinya nĩ mĩici, kana ũrĩ ũgwati-inĩ wa kũrĩo kana kinya nĩ nyamũ cia gĩthaka, ũguo ona nĩtwega tondũ, alabu ona ndũnogaga ũgĩtuĩka nĩũgũtinda ũkĩrũmanĩrĩra na ũrĩithia waku na ũrĩithia ũcio, ũguo ũikaraga o harĩa ũrĩ na ndũtuĩkaga wa kũnoga.

Ũrĩmi wa mananathi nĩguo ũroneka ũrathiĩ nambere haha, ũguo ũrĩmi wa mananathi nĩ mwega tondũ nĩmarehaga moguni maingĩ ta mbeca, kĩmũhuko, ona kana nĩ itunda rĩgatuĩka nĩrĩrateithia kinya mĩrĩ-inĩ ya andũ aingĩ.

Kũringana na mahinda kana rĩera ũrĩa rĩrathiĩ, mũrĩmi nĩ wega gũthikĩrĩria mohoro ta ma kuma radio-inĩ kana terebiceni-inĩ, nĩgetha mũndũ akamenyaga ũhoro wa mĩmea ĩrĩa mĩega, ĩrĩa ĩtarĩ mĩhĩtũke nĩ mahinda, o na kana o na mahiũ marĩa mega magĩrĩirwo nĩ gũkorwo makĩrĩithio, mahiũ megũhengera moguni na ũkagĩa kĩ-mbeca, ona kana mĩhuko kana maũndũ marĩa mangĩ magakorwo me mega.

Waki wa njoku ya gũkamĩra ng'ombe nĩ mwega, tondũ hĩndĩ ĩrĩa ũrakama ng'ombe ciaku, ndũgiĩkaga ng'ombe ndĩhotaga gũthiĩ mũno kana gũkũgia rĩrĩa ũrakama, ona kana nĩũkũmĩoherera kũgũrũ nĩgetha ndĩkaringe iria, ũguo nĩtũmaga ũkorwo arĩ raithi hĩndĩ ĩrĩa ũrakama na wĩ njoku-inĩ, gũkĩra gũkamĩra handũ hangĩ harĩa ng'ombe ĩrahota kũhota gũthiĩ na nĩgetha ĩgakũhota gũkũgia.

Rita rĩa mbere kũhanda mĩeũ ya ndũma, nĩndagĩire na thĩna mũingĩ mũno, tondũ mĩeũ yakwa ndĩaimĩrire wega, ndienjire irima iriku na irima rĩarie nĩgetha kũnengera ndũma yakwa ĩtuĩke nĩyatunguha na yauma kĩndũ kĩega, tena ngĩcoka ngĩhanda mĩmea ĩtagaĩrĩire, nĩkĩo gĩatũmire mĩmera yakwa ĩmwe ĩkĩbutha na ĩkĩũma, no ndacoka ndamenya ũguo, nĩndamenyire ũrĩa ihandagwo na ndahanda cikĩagĩrĩra.

Mũgũnda ũyũ wa ndũma nĩmũtiganĩrie, tondũ ũngĩrora wĩna mĩmera mĩingĩ ĩrĩa ĩtagĩrĩire, ũguo ndĩrĩmĩirwo, ĩgatũma mũmera ũcio wa ndũma ũtuĩke nĩũramera ũru na kahora, na ndũngĩtuĩka nĩũgũciara ndũma njega, ũguo wagĩrĩirwo nĩ ũrĩmĩrwo nĩgetha ĩrute kindũ kĩega ona gĩa gũgũkenia na gĩagũgũteithia.

Ũkĩgĩa na marũa ma kĩhiko, no nginya ũkorwo ũrũmĩrĩire mawatho ta gũĩka ũhiki mũtheru, kanitha-inĩ kĩnganga-inĩ, nĩgetha ũkorwo wĩna marũa ma kĩhiko, kana mũgagĩthiĩ kwa wakiri wakiri wa watho nĩgetha mũgathiĩ mũkahikithanio na mũkaheo marũa ma kĩhiko, nĩgetha ũgagĩkorwo wĩna marũa ma kĩhiko.

Wona warenga irenge ũrutaga mbegũ ciacio ciothe ũgacianĩka wona cioma wega biũbiũ. Ũgacoka ũkoya tũmagũta ũgekĩra kĩraĩinĩ gĩaku kĩa matumbĩ tũguta tũgacamũka, ũkoya mbegũ ciaku cia marenge ũgaciĩkĩra hau ikahĩa igatuĩka nĩcia cenjia rangi ciahana ta rangi wa gĩtĩri hĩndĩ ĩyo igakorwo ciĩ njega mũno cia kũrĩyo.

Ma rĩrĩa ndahandire thibinaci rita rĩa mbere, nĩndagĩire na mathĩna maingĩ mũno. Tondũ ndahanda, ciakwa nĩciacokire ikĩgĩa gũtuĩka nĩciagĩa na maĩ maingĩ mũno, igĩtorio mũno nĩ maĩ, cikĩambĩrĩria kũgĩa na manyaga nyaga mairũ igĩtuĩka nĩciathũka ciothe nĩũndũ wa maĩ, na ngĩmena ũrĩmi wa thibinachi. No rĩrĩa ndacokire ngĩtarĩrio, ũrĩa thibinachi ciagĩrĩire gũkorwo cikĩrĩmwo, rĩu nĩndakenire mũno, rĩu nĩhotaga kũrĩma wega thibinachi.

Wabaga gũthondeka wega harĩa ũrĩhanda indo ciaku, ũciteme ũgekĩra tĩri kĩhumbu kĩega na ũgakorwo ũtemeire tũmĩtaro miena na miena ũyũ ũngĩ wothe gagakorwo ge ga part kanyamũ kega kangĩhandĩka ũgaitĩrĩria maaĩ tĩri ũcio, ũgacoka wenje tũmĩtaro, ũtukanie tĩri ũcio na thũmũ, rĩu nĩgetha ũcoke tũmĩtaro-inĩ tũu, ũthiĩ wĩitĩte mbegũ ciaku, iria kĩrĩa ũrenda gũtwĩka nĩ ũrahanda.

Ũyũ nĩ ũrĩmi wa waru, na ũrĩmi wa waru nĩ mwega mũno tondũ nĩ ũtũ teithagĩrĩria, na irio ,nĩtũhũthagĩra tarĩ irio, tũkaũhũthĩra tarĩ mbeca, ona nĩkũhande nginya mbembe, ona mbembe nĩ njega tondũ nginya nĩtũkũ cihũthĩra irio, tũcihũthĩre mbeca, na tũcitue tarĩ irio, cia mahiũ maitũ, mahiũ maitũ nĩgetha marĩe mahũne, na andũ marĩe mahũne.

Mũtukanio ũyũ wa matunda, na mboga ici nĩ mwega tondũ nĩũndeitha ĩũteithagĩrĩria mũndũ mũĩrĩ ũngĩhota kũrĩa rĩrĩa ũtambĩte kũrĩa irio ũkamba ũkarĩa matunda maya, nĩũgũgũteithĩrĩria mũĩrĩ mũno na ona gũthĩa irio na kũharĩrĩria nda kũmenya atĩ nĩ ĩrarĩa irio ingĩ